Gũkũ kũroneka tarĩ thibitarĩ, na andũ nĩmagĩikarĩire itĩ mabangĩte raini kũringana na ũrĩa mokire, nĩguo ũrĩa ũkire tene mũno, agatuĩka wagũtangĩkĩrwo e wambere. Andũ aya nĩmaroneka nĩmanyitĩte ciana ciao, kuoguo no ĩkorwo nĩ thibitarĩ ya ciana, kana mwena wa ciana kũrĩa ciana ithondekagĩrwo.

Ndĩreciria ũhoro wa ciana iria citakoragwo na kwao, na kaingĩ ciana ta ici, na iria itarĩ aciari, nĩciũraga na igoka mataũni-inĩ, kũrĩa cikaraga maica ma gũthĩnĩka mũno. Maica ma kuoyaga kĩndũ barabara-inĩ nĩguo mahote kũrĩa. Na, rĩrĩa kwagĩa na mũihũro ta kũndũ ta gũkũ, ciana ici citikoragwo na gwa gũkoma, kwoguo ciũkaga cigaikara gũkũ kinyagia kwĩna maĩ.

Ũyũ ũroneka tarĩ mũgomo, rĩngĩ nĩ mũgomo wa arimũ kana mũgomo wa mandagĩtarĩ. Na nĩmaroneka moyete thimũ ciao na igũrũ oguo rĩngĩ nĩ kuonania rĩngĩ kana nĩ ithabu rĩa mbeca iria marĩhagwo kana mbeca irĩa magĩrĩirwo kũrĩhwo.